Hũthagĩra ngari hĩndĩ ĩrĩa ngũtwara magetha kana indo cia mũgũnda wakwa thoko-inĩ, kuona ngari nĩ ĩndeithagia kumĩria magetha makwa na ihenya na kũmakinyia thoko-inĩ kũrĩ o tene, tondũ thoko ya gĩcigo gĩakwa ĩrĩ o haraihu, ũguo nĩ nyonaga kaba gũcikua na ngari, tondũ ingĩcikua na ngari ya ndigiri, hihi cia hota gũikara mũno barabara-inĩ cingĩgakinya thoko-inĩ, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria hihi indo icio gũkorwo cigĩthũka, na ũguo gũcũngĩrĩra niĩ gũthiĩ hathara nene. Kũguo nyonaga kaba gũcikuua na ngari.

Nĩguo kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa ũteithio wa Uwezo Fund, ta mũndũ mwĩthĩ, no nginya ũrũmĩrĩre mĩtaratara ĩigana ũna, wa mbere, no nginya mũkorwo mwĩyandĩkithĩtie ta gĩkundi, nĩgetha mũheyo ũteithio mũrĩ hamwe, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ gĩkundi-inĩ kĩu, andũ gĩcunjĩ kĩa mĩrongo mũgwanja harĩ igana, mabatiĩ gũkorwo marĩ mbeũ njĩthĩ, oho, no nginya mũkorwo mwĩyandĩkithĩtie na bengi, na mũkorwo mwandĩkithĩtie bengi-inĩ na rĩtwa rĩa gĩkundi kĩanyu, oho, hĩndĩ ĩrĩa mũrahoya ũteithio, mũkorwo atĩ inywothe mwĩ gĩcigo-inĩ kĩmwe kĩa ũbunge, o kũrĩa mũra mũrahoera ũteithio.

Nĩguo kũrũmĩrĩra kũmenya passport yaku kana nĩ ĩkinyĩte ihinda rĩa gũkorwo ĩkĩoywo, no wĩingĩre mũtambo-inĩ wa eCitizen, na ũkorwo ũkĩrora kũu mĩtambo-inĩ . Oho, nĩ makoragwo magĩtũmĩra andũ ndũmĩrĩri nguhĩ, kũmamenyithia atĩ kana passport ciao nĩ ciumĩte, kana no irathiĩ na mbere na gũthondekwo, namba-inĩ ĩrĩa wahũthĩrire kũĩyandĩkithia nayo hĩndĩ ĩrĩa waikagia ihoya rĩa passport. Oho, no ũkorwo ũkĩmahurĩra thimũ na namba ciao cia wobici, nĩgetha hihi kũũria kana passport yaku nĩ ĩkinyĩtie ihinda rĩa kuoywo.

Nĩguo kũrĩha marĩhi ma o mweri ma mĩgũnda, ene mĩgũnda nĩ matũmagĩrwo notithi kuuma kũrĩ thirikari cia kauntĩ, igĩtarĩria hĩndĩ ĩrĩa mabatiĩ gũkorwo marĩhĩte mbeca icio, na mũigana wa mbeca irĩa o o mũndũ ararĩha, nĩgetha makorwo marĩhĩta kahinda karĩa mahetwo gatanathira, na tondũ kangĩthira, mũndũ no ahorwo baĩni, oho, thirikari nĩ ĩkoragwo yonganĩrĩirie marĩhi macio ma o mweri, o mweri, nĩgetha ene mĩgũnda marĩhe cirĩ cia mwaka mũgima, nĩguo kũhũthahũthia mĩhango ĩyo, na kũhũthĩria ene mĩgũnda nĩguo makorwo monganĩrĩirie mbeca icio magacirĩha cirĩ hamwe ciothe, nĩguo kũrĩha marĩhi macio, nĩ makoragwo mahetwo njĩra ngũrani cia kũrĩha, kuona mũndũ no athiĩ arĩhĩre bengi, ona kana ahũthĩre thimũ yake arĩ o harĩa arĩ, ũndũ ũrĩa ũmateithagia ona kũhonokia mahinda magũtinda magĩthiĩ bengi kwara raini.

Nĩguo mũndũ kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa nyũmba cia thogora mũnini, wa mbere, no nginyagiia ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũkinyanĩire, nĩguo wĩgwatĩre nyũmba icio. Njĩra ya mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ wĩ mũkenya, na nĩ ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, na o ho ũkorwo atĩ ũrĩ na kĩbandĩ gĩa bũrũri, na o ho nĩ ũrabatara kuonania atĩ nĩ ũthũkũmaga. Kuma hau, ũingĩre mũtanbo-inĩ wa boma yangu, na ũhihinye ha kwĩyandĩkithia, kuma hau, ihũria marĩtwa maku, namba yaku ya kĩbandĩ, namba ya thimũ, na mũthemba wa nyũmba ĩrĩa ũrenda, o na kũrĩa ĩrĩ. Rĩu kuma hau nĩ warĩkia kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa nyũmba cia thogora mũnini.

Nĩguo kũhũra riboti ĩgiĩ thimũ ĩrĩa yaiywo, no ũthiĩ harĩ ceceni ya borithi ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie, na wandĩkithie, ũkĩandĩkithia, ririkana kũheyana ũhoro o wothe ũngĩteithĩrĩria gũkũrana thimũ yaku, kuumana na thimũ iria ingĩ, ta kũheyana rangi wayo, mũthemba wayo, ona hihi nĩ ya kambuni ĩrĩkũ, kuuma hau, noũthiĩ kũrĩ ĩgenti wa kambuni ya ũtungata wa thimũ, na ũma ũmamenyithie atĩ thimũ yaku nĩ yaiywo, nĩgetha mahorie thimũ yaku, nĩguo kũgirĩrĩria mũkora ũcio kũhũthĩra thimũ yaku, gwĩka maũndũ matagĩrĩire ma waganu, oho, angĩkorwo thimũ yaku ĩrĩ na turaka, no ũgerie kũheyana ma namba ciayo, nĩgetha ĩkorwo ĩgĩethwo, oho, angĩkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩhũthĩra thimũ yaku, kũnyitithania thimũ yaku na bengi, no ũcenjie namba ciaku cia thiri, nĩguo kwĩgitĩra kuumana na kwĩiywo.

Ũndũ ũrĩa ingĩtaara andũ ethĩ arĩa marenda kwambĩrĩria mawĩra mao Kenya, nĩ atĩ wa mbere, makorwo magĩtaũkwo nĩ thoko ũrĩa ĩhana, na makorwo makĩmenya nĩ mabata marĩkũ agũri marĩ namo, O ho mataũkwo nĩ macindano marĩa marĩ kuo thoko-inĩ, o hamwe na mathenya marĩa marĩ kuo nĩgetha mamaihũrie. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ mahote kũhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ mekũria, na maikara makĩmenyaga maũndũ marĩa marathiĩ kuo na mbere, thĩ-inĩ wa nenda cia ũkinyanĩria. O ho matigakorwo magĩĩtigĩra kwambĩrĩria o ro kahora, nĩgetha mathiĩ makũrĩte o kahora o kahora, na matikahĩmbĩrie maũndũ manene marĩa matakũhota. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ makorwo magĩthoma maũndũ megiĩ kũramata mbeca, nĩgetha makorwo makĩmenya maũndũ ma biacara wega, ũhoro wĩgiĩ kũiga rekondi, o na kũhota kũramata biacara wega, nĩgetha makamenya hĩndĩ ĩrĩa marathondeka baida, o na kana hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na hathara, Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ metĩkĩre kũnyitwo guoko, nĩ andũ arĩa mohĩgĩrĩire biacara.

Njĩra iria honge cia mbeca cingĩhũthĩra, nĩguo kũhingia mawatho marĩa magĩríĩre, ma ũgitĩri wa ũhoro nĩ atĩ, wa mbere no mekĩre mĩtaratara mĩrũmu na gũthomithia aruti ao a wĩra ũhoro wĩgĩe kũgitĩra ũhoro wa mũingĩ. Ningĩ no matigĩrĩre atĩ mũingĩ nĩ wataũkwo nĩ ũrĩa ũhoro ũmegiĩ ũgũkorwo ũkĩhũthĩka. Undũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ no manyihie ũhoro ũrĩa maroya kuma kũrĩ mũingĩ, na moe ũhoro o ũrĩa wa bata tu. O ho no mekĩre mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ mĩkora ya nenda-inĩ, ndĩngĩhota gũkinyĩra ũhoro ũcio. Hamwe na ũguo, no matigĩrĩre atĩ, nĩ mararũmĩrĩra watho wa ũgitĩri wa ũhoro wa mũingĩ ũrĩa thirikari ĩhĩtũkĩtie.

Kĩrĩa gĩtũmaga andũ aingĩ ethĩ a Kenya, mathure gũthiĩ kũruta wĩra mabũrũri-inĩ mangĩ nĩ atĩ wa mbere, gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ na andũ aingĩ matarĩ mawĩra, na gũtirĩ na mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ, na marĩa moneka, magakorwo atĩ matirarĩha mbeca njega, ũkĩringithania na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre, ũrĩa ũrĩ kuo mahinda-inĩ maya. O ho, andũ aingĩ ethĩ, nĩ maracagũra gũthiĩ kũruta mawĩra ma moko marĩa, mekũrĩhwo mbeca njega, gũkĩra kũruta wĩra ma wobici gũkũ bũrũri-inĩ ũtararĩhwo mbeca njega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, andũ aingĩ nĩ makoragwo merirĩirie gũteithia bamĩrĩ ciao, kuona aingĩ ao mareretwo na thĩna, ũgũo nĩ makoragwo meriĩirie kũhukia ũkia thĩ-inĩ wa mĩciĩ yao. O ho mawĩra maingĩ ma gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ makoragwo maingĩrĩirwo nĩ ungumania, ũguo ũgakora o na mũndũ arĩ na ũhoti wa kũruta wĩra ũcio, akaimwo mweke wa kũruta wĩra, kuona ungumania nĩ kĩrĩi kĩnene kĩa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ.

Ngĩcemania na mũndũ ũngĩ mwerũ tũrĩrutaga wĩra nake, nĩguo kwĩmenyithania, ingĩambĩrĩria na kũmũgeithia, njoke ndĩmũtarĩrie na ndĩmwĩre rĩtwa rĩakwa, na ũrĩa njĩkaga, hĩndĩ ĩno ndĩramwarĩria, no ndĩmwarĩrie na mũgambo mwega mũhoreru, nĩgetha one atĩ ndirĩ mũndũ moru. O ho no ndĩmwĩre wĩra ũrĩa ndutaga na njoke ndĩmũrie marĩwa make na ũrĩa ekaga, arĩkia kũnjĩra maũndũ macio, no njoke ndĩmũrie kana no tũtuĩke arata, nĩgetha tũhote kũruta wĩra tũrĩ hamwe, ta andũ moyaine, na tũhote kũhũthanĩria wĩra hĩndĩ ĩrĩa tũrarutithania wĩra kambũni-inĩ.

Moritũ marĩa magũmagĩra endia a ndawa gũkũ Kenya, wa mbere nĩ atĩ, nĩgũkoragwo na ndawa citakinyanĩirie ikĩro, cirehagwo thoko-inĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga endia a ndawa makorwo matekwĩhokeka, kuumana na ndawa icio. Ũndũ ũcio ũngi, nĩ atĩ nĩgũkoragwo na marĩhi ma igũrũ mũno, ma kwamũkĩra marũa ma kwendia ndawa, koguo magakorwo marĩ na ũritũ ũcio. Oho, nĩũkoraga atĩ nĩkũrĩ na ũcindani mũnene, kuuma kũrĩ andũ arĩa matakinyanĩirie kwendia ndawa ici, arĩa makoragwo makĩingĩra thoko na kwendia ndawa ici na thofgora ũrĩ thĩ, kuona o matirĩ na marũa macio. Ũndũ ũyũ nĩũtũmaga mahotomie mbiacara cia andũ arĩa magĩrĩire gũkorwo makĩendia. Oho, ndawa rĩmwe nĩ ikoragwo irĩ na thogora ũrĩ igũrũ mũno, ũndũ ũrĩa ũtũmaga endia aingĩ makorwo hihi magĩthiĩ hathara, kuumana na kwendia ndawa ciao na thogora ũrĩ thĩ nĩgetha agũri mahote gũcigũra.